kore peaku iramat kuna ngwezii naji nkuuree naa som ake natuwanaa nkulie naa kemirii sii abakii ninche nutum siai , kebulu sii ninchee asekuu oleng

Netipaat ena bayi te murua ang amu kore ena naa mbukaa kuna naa naipotei amiir. Naa naetai duake nkulee nkaapi apoi amiir pee ituum sokooni ang atubulai . Naa netuum sii ninchee aaku atimiir atee dauke tooriong'. Tooriong' murua ang aaku ayaa ntokitin ang amiir to nkulee ng'ojitin naado neishoo yoo duake nkule ropiani kumook alang' taa nikituum tanaaku tenee ake kimiir te murua ang apeny'.

kore anaa netipat pee eyasii amuu kuponuu yoo nikiponuu ainyanguu ntokitin nimikiataa to ldukai oo ashuu sii te ltunganaa lomir. Kuntubulaa atee oo biasharanii aang tinikiaz anaa baye

Ee kaparu nkataa nataasa mbai naijoo anaa amu Kore nanuu laramatanii lontokitin duake araa kumok aaku katuuno sii abaki duakee ana amu Kore taa kuloo naa lbiazii iloo yani ninye lkenii lelbiazinii naa kaparu nkata nataasa naa Kore ntoki nataasie naa kajo abaki paitubulaa naa abaki duake ndaa tenkang'ang naa pemelaunii ntokitin nanyayieki duake nkulie daki tankang'

keendelearitaaa tosupat oleng. Mirataa ee som te sokonini aang, kobularitaa oleng, keiliaputaa abakii biasharani te nkopii aang aaku motuwaa nkulie arin oshomoo.

Eeh kore ntoki nagira aasa tene naa unuto e elchani yaani keunutoi elchani duake teatua te ng'oji te ilchambaa naaku kore pee euni lkiek eeh naa keitubulaa sii duake siwuo supaat te nkaanyitiang . Kore sii nkai naa kajoo kaisiling' kore ele lchani eunutoi naa lchani naaku keeta ndaa ninye nanyai. Nanyaa duake ninchee lorerek aiko nejaa. Naaku e ntoki supaat ana neasitai tene.

Eeh kore ena naa ndaa ana naaku kesupaat oleng to murua ang', naa netipaat oleng amu kereet yoo maii yaani matemeen ndaaki amiraaki nkule ooshon aaku mara kedoo ee atua murua ang namanya nanu. Namara sii duake kejii ene nataana duake tana kauntii ai, kaki piikimiraki nkulee oshoon duake nkule maarita le nkulee kauntini na mara aka anaa. Naa keishoo naa yoo eeh keishoo duake yoo nkulee ropiani kumook nikiase nkulee ntokitin nikinyeng'uye sii duake nkulee somoong' ang taa sii duake nikiramaatie ate tana nkisomie nkeraa ang. Kore sii etuu nejaa eeh, eeh meraa taa doo lomon meraa lomon le meeretaa openy' kaki kore abaki ninchee keisaidia duake yoo matuum ndaa amu ndaa naa supaat oleng te te sesen ang o te biotisho ang.

ingaz alikii ltungani ajokii nyo anaa. kore enee naa nghoji naramatiekii sinkirii ilikii neikunii teneturii ntokii natuwaa anaa, nilikii sii neikunii tenepikii nkardasii naitamanii

Eeh kore ntoki naibelekenya ana baya oleng to nkopang naa nkaaraki naa kore yoo to nkopang naa kietaa shouum kumook. Aaku ketii nkishuu kumook ketii sii taare kumook eetai sii mbaaka ntaamesii. Naaku kore pii kuponuu aaku kinchoo ndaa naaku meebaki naa. Naa enia shii pii ekibooyo yoo shooum ang meishoomo ayaa ndaa teedie naodoo.

Kore ana naa aramaat e ntoki najii nkiteng' . Naa kore ana siai te murua ang naa keendelearita atibiraki oleng amu kiramatita yoo somaang' anaa naishakino. Kishorita eldewa eldewai oshaakino te nkaata sii duake e moyaritin taa sii duake te nkaata nitodolo ajo ketodootie somuun enono nishoo eldewa aitibiraki, netuum somuun nono atubulai duake. Netuum lng'uao supaat naake ako neeja notuum sii biutisho supaat e sesen lenye. Naa baye supaat ana naendeleerita aitibiraki te nkopang.

kore kunaa naaa, kore anaa naa nkuruwee natiishe, naata nkuo enyanaa ,nkuo enyanaa nabayaa saaal naa kore tenee. tanaa siii saal duake nadooyo. naa kore ana tene keitanakita ana kuruwee kuna kuo enyanaa.

netipat anaa bai te murua aang, kore ramat ee nkeraa naa keisupat oleng amu ketii bei enchee keper oleng. ninyee kintegemea pikitu silinkinii nikilakie sukuul oo nikinyengunyee sii ndaa

kore anaa naa ndungotoo ee lpapit le nkeraa, kore poodungii nemerii neitibiriekii nkulie tokitin naijoo nankan anaa ee cotton

Kore ana siai to nkopang naa keitebikita ake, amu ramaat naa emonton tana sii mbaatai. Naa baye supaat oleng naitibiraki atibiraki te=o nkopang. Eeh keramatitai atibiraki duake tana murua to murua ang, eeh, eeh kuna kuna moontoni naaji mbaatai keitibirakita oleng ana siai to murua.

kore nkolong nataasa anaa naa kaparuu amuu eeh kataramataa sii nanuu anaa bataa naa netipat oleng paalotu naramat naishoo ndaa enyee tong'ojii duake naaku motumie lkulie oo lmagiroo tanaa duake lkulie owarak loidim nenyaa ninye

Kore nanu ana naa kaanyor. Kaanyor ana baye oleng amu kore ana naa ramaat e nkipeoni e nkaang. Mara noosho nkipeoni e nkaang. Naa kore ntoki naashamie naaku kore ninchee naa yaani kinchoo abaki duake booita aikataa. Kore sii duake nkaai ndaa sii ninchee naaku kashaam oleng. Maata ntoki namanyoorie ana ramaat e nkipeoni.